Ndinagia kĩongo, ndĩũtinagia kĩongo na kabiũ, ngainũka mũciĩ ngara ngũnia-inĩ nganĩka. Wona woma ngabũra ngatukania na kĩndũ ta mbembe ngatwara kĩthĩi wathĩywo ũgatuĩka mũtu wa ũcũrũ, ngaruga ũcũrũ nganyua.

Ici nĩ nganga irĩithĩtio, na citĩirwo indo cia kũrĩyaga o kabora, o kabora o kabora. Na bena kĩndũ gĩa gwĩkĩrĩrwo maaĩ nĩ getha inyuage ciarĩa ikanyua.

Ūrauma magana mūgwanja ma mĩrongo ĩtano gūkū gwitū. Na thimiti ĩrĩa njega nĩ Simba Cement ĩyo nĩyo hūthagĩra gūaka, nĩyo nyonaga ĩ njega makĩria ya kūbūthĩra

Ũyũ nĩ ũrĩithi wa ngũkũ. ũbatie gũtinangia indo iria irahe ngũkũ hinya. Maĩ matheru, harĩa ciraikara hagakorwo nĩ hatheru. Na ũgaciĩkĩrĩra maĩ handũ heega hatheru.

Ndĩramenya Uhuru na maabitha a borithi, arĩa matithagĩrĩria bũrũri na magakorwo makĩiga thayũ bũrũri-inĩ na arĩa marakorwo magĩcũngĩrĩra mbaara, makanyitwo magatwarwo ceceni-inĩ ya borithi.